WIFI gima itiyo godo mondo omi network maber, iti gi simu e whatsapp, facebook. Inyalo donjo e internet mayom bila shida. Gin, gin types mang'eny kaka mae en faiba, moro nigi ni iluongo ni tender gi Gtl. Ging'eny.

Loso kuonde mwadake en gima ber ahinya, mokuongo okonyowa gi riembo tuoche mang'eny made bi e anyuola kuom kaka bilharzia malaria, cholera, wariembo tuoche gi from loso kuodde mawabede, kuonde mawadake kata udi mawantie

Ok ahero tijni. Nitiere odiochieng' moro manadhi e nayudo ka ji ng'eny sana e lain, narito ,nachung' e lain are sa ang'wen nyaka gimoro sa auchiel, eka nayudo konyruok. Mano egimomiyo nawacho ni ai, ok nyal yuda. Ok dayudra kendo e timo tich ailani nikech time dhi, bende ji ok dwa ng'eyo, gionge haraka, gin gitimo atima tich kaka gidwaro, lakini aah, otek . Ok anyal, ok anyal kendo.